Aneno ka mine omako tich motegno ka, giloso kuonde mipidhe gik mamoko kendo giikore. Japuonj bende mapuonjo gi aneno kochung' rito mondo gitiek loso ing'iso kaka gitimo kiloso kama idwa ketie gimoro machalo kodhi mine owuok oko ne tijni .Kendo ma ng'iso ni ok chuo kende ema nyalo gik ama chuo nyalo timo be mine nyalo timo moloyo omiyo giikore gi gige gi mag tich kendo giloso kama idwa ketie pidhe gimoro machalo kodhi.

Migawo mar somo koluwore kod jogo matayo tije kar ndiko jopuonj midendo gi dho kisungu ni teacher service comission nigi tudruok mararieya mochopo nyaka piny mwalo e kor gwenge e yore mipuonjo godo jopuonj kaka ginyalo tiegore mondo mi ging'e kaka itiyo kod teknolojia ma nya sani e weche mag tiego jopuonjre .Gini chakore malo kobiro nyaka piny, jopuonj tiyo kod gige gi machalo sime mar agwela kata mana komputa bende ka gin godo gitiyo godo nyaka gino mang'iso mi tudo ma golo mineno mangiso to goyo ma bende kisungu dendo ni projector. Mago duto bedo e seche go kendo tiyo maber kabisa mago duto obedo seche go kendo tiyo maber malich jopuonj yudo .

Mawe en pith mar alode. Aneno alot mar kabej ka otungu kod mago mamoko. Pidh ni kelo omenda e lwet japur. Ka osegol gi ka titero gi e chirni mopogore opogore miuso gie kendo japur nyalo chamo gigi e ode gi joge ma en godo. Mano miyo oyudo gino magero del ma nyagore kendo gore kod tuoche miyo dendwa bedo gi tegno mar gorruok kod tuoche. Onyalo bende kelo omenda e yor puonjo jogo madigomb ng'eyo kaka tijni timore kobiro mopuonje to jogo kelo omenda ma chiwo ne jage jang'eyo jalony e yor ni.

Mae en pur mar alot iti egweng'wa ikuongo iloso lowo kama idhi ketie, molos mayom maler kendo maber ma onge gi gigo madongodongo tombni tombni onge. Kaeto ikunyo buche moruw gi owuoyo mar dhiang' kata mana mag gweno ,chieth gweno manodong' oru godo kata mogole abila mar diek kata rombe. Tiruwo godo tikete bur ka bur kaeto bang'e ipudho alode kama no ket gie . tiole pii kaeti golo gi lop tiende tibiro tikete e bugo ka bugo ka bugo manolosi maler moriere tir nikech ober .

Ng'eyo somo nikech ibiro pimo kind cham gi kind cham . Idwaro ni mondo obedgi gir pimo kwer maloso lowo mabed maber , keto kodhi loso lowo mayom miloso gi gigo maloso lowo maber

Mae en puoth oduma ma oganda mamoko luongo ni bando. Osekome makoro otii oduong' osedoye bede koro aneno bende miyo moro kanigi ofuku moro e lwete to oporo gino marachar e tie bado. Mano nyiso ni omiyo bad oketo bando modo odong mapiyo kendo onyagi .Gima oketo e tie bado no e kisungu dendo ni top dressing ng'iso ni okete gi malo en gino mamiyo bando teko olose omiyo bando dongo ka ochwiny kendo otegno kendo onyak maber.

Ma puoth alot mopidhi maler maber moriere kendo alot pichni ka .Aneno bende ka gir ting'o pii maduong' oket malo ewi yien kucho yien molos maber mondo oting'e. Koro pii aa malo toridore piny todhi e alot. Koro keto gino malo kucho tangi malo kucho ni mondo mi pii oyud teko ma obiro godo piny kaeto odhi e alod kothe mopidhi malergo mondo mi kik gikos pii.

Ma japur kendo oseketo kothe e lowo modongo makoro osedogi gichalo ka gia piny. Onyalo bedo nyanya kata mana kodhi machielo. To oolo ne gi pii oolo pii gimalo maber nyiso ni ok orit koth ma pur makata koth onge tipura pura. Itiyo mana gi pii kiolo ne gi e saa mowinjore gi yoo manya sani.

Ma tuo momako gweno mar aput mokwodo wang'ni wang'e nyaka dhoge nyaka tege mang'iso ni gweno ni ne ok oyudo thieth mar aput ni e sama nowinjore omiyo tuo ni omake.

Kae pi omwomo jogi puodho manoselosi maber ma bando ne nie malo ma bando chiegni dwa chiek oula omonjo. Koro piny olokore nama taro bando kaka koro tim otamo. Pinyni koro jogi ni matek nimar koro tijni dhi dhi kanono.Ng'eny mar oula miyo koro oduma ok bii timo maber e puothe, ma wach malich miwuoro.